Ore ena naa .... ore ele naa orkikwa, naa ore ena siai ashu ore ena bae naasitai naa enkiremore orkikwa, naa kanyorr orkikwa amuu kesidai, kitagol ilala nitagol iloik, naa kemelok neponaa enkare tosesen, naa ore sii embae naai nemanyorr torkikwa naa, kegol kenya. <inaudible> Naa ore sii enkai naa keeta olamunyani.

Ore ena siaai naa enkiremore ashu olmalenge naa ore olmalenge tenadol nadamuu afya sidai amuu ore tiniinya olmalenge naa keeta afya sidai amu iindim ainosa imbenek enyenya naa mbuka, niindim aishigana teina ashu blender peyie iok enaa oloshoro aiyere oloshoro asho aguet enaaji niyerr enaa inkoshen apik imbuka nipik naaji ilmushele aikoneja neaku ore esiaai olmalenge nee esiaai sidai oleng'

Kanyorr oleng' ena kiremore e... cucumber amu kemelok oleng' tenipik endaa naa ore sii impisai naamirieki naa ikumok, naa ikiti naaji management nayieu ninye, neeku ina naaji aidim nanu atonyorrie ena bae

ee kidim naaji sirkali ayau eretoto toolaramatak, eimu esile naai nayau laramatak, tebenki amu kidimi naaji aatimir, kidim ilaramatak, aatimir kule nelakie loan nitobirie olturur, ore pee eitobirie olturur, nedumu naaji esile sapuk, ashu esile nelak, terishata kiti, nedumunye naaji ina certificate olturur neyaki sirkali, neidim naaji aimu ine wueji eretoto.

Ore naaji tenduata aai nanu, ore eneikuni pee isumi oltung'ani pee eyiolou ena siai naa pee itoduakini naaji temfano, nees eboitare ormalimui ashu nees ormalimui ebotare ninche ashu ninye, nees naaji edolita ormalimui toonkolong'i ashu nemoku ataasa, naa keyiolou naai oltung'ani oleng' ataasa ena siai. Naa kelo naai inye aitoki aisomesha kulie tung'ana ashu aitayiolo kulie tung'anak

ore taa ena naa ilmatunda naa kisidan olenge ashu enetipat naaji tenkaraki, keponiki osesen osarge, neponiki biotisho, naa kisidai oleng amu ore pee isotu naaji ashu pee ilo amir naa imir iropiyiani sidan, kumok tenkaraki ore oshi bei enye naa ketii shumata. neeku itum naa iropiyiani kumok. naa keeku ene tipat oleng temurua amu keshet olosho. ashu iltunganak naaji kumok, amu ore pee imir nitum iropiyiani kumok, nias enkae bae sidai ashu sapuk temurua.

ore taa ena naa ebae etipat oleng amu ore pee ipik kuna kujit, intonat oonkaitubulu, nibukoki naaji enkare, nemesioki enkare aishunye, amu mesioki enkolong' ailang',neeku ketonie enkaitubului ashu naai kuna tokitin nituuno, keton eeta enkare terishata naado. amu meilang' enkolongg' aishu enaduoo are pookin amu meisho kuna kujit.

ore taa ele naa olekembee, naa keisidai olekembe oleng, ashu kaidim naaji atejo kanyor olekembe oleng. amu ore naaji piiiun olekembe ashu idong'u naa nitum ateyierie orgali naaji ashu ooloshoro, naa ore, ninye biotisho naata olekembe, naa kisapuk alang'kulie kurman pookin. keeta nutrition sapuk. alang'u nkulie kurman pookin, naa kelelek esiai enye.

Ore taa ena naa enkaitubului ashuu ormatundai naa ore eninko teninya ele matundai ashu matomoko naa inya ena toki natii atua, ninye ake inya ore embegu enyenak ashuu olchoni lenye nimenya naaji kake idim naaji atipika embegu ewueji nebo pee intoki aun. Kake kore kuna kinyat enyenak indim atanang'aki olchamba peyie aa um peeku embolea aitoki to nkulie tokitin natii olchamba.

Ore taa ena naa spinach neibelekenye oleng tenkopang amu ore esidano esipinech naa kesioki aaku naa kesioki aasujayu, kesioki oltungani adung' na keponaa osarge te osesen nesuj ninye osarge naa kenya pooki toki ana taa olgali chapati olmushele ,kelelek naii naa kesidai naa kemelok naa enkiti are ake ninye eyeu nebulu, naaku ina naibelenya taa ena baye oleng te nkopang.

Ore taa Kuna naa spinach neibelekenye oleng' tenkop ang' amu, oo ee ore esidano esipinach naa kesioki aaku, kesioki aasujayu, kesioki oltung'ani adung' naa keeta keponaa osarge tosesen neisuj ninye osarge naa Kenyaa Kenya ninye pooki toki enaa taa Chapati oragali, ormushele kelelek naayi naa kesidai naa kemelok naa enkiti are ake ninye eyieu nebulu, neeku Ina naibelekenya taa ena baye oleng' tenkop ang'.

Ore taa ena naa, enkapo oormosor, ore Kuna kapo oo mosorr, iidim naaji aidong'o ninang'aki olnchampa neeku empolea. Eedim sii aidong'o nintushulaki engurma neeku engurma naa keeku kee keitobiru engurma oloshoro sidai oleng', ore sii peidol nintoki adamu elukunku ashu aa nidamu naji elukunku o nkiasin sidai pookin elukunku aa taa, eitobiru keaku aaempuka, keaku enye naayi enkiteng' nidolta niramat neeku asidan Kuna kapo ashu mosorr oleng'. Amu ore sininche naa keou empisai amu tenimirr keau empisai.

Ore taa ena, na kadolita nanu enaa, empolea natasotoki tewueji nebo, naa enetipat oleng' amu ore ena please, naa kenapita kenapita intokitin' kumok, ah ataa irmanyara lenkiremore. Naa kitobir oleng' endaa amu ore ake piun endaa tene, na keseku. Ore si piun endaa tene, neme naa kepiru oleng'.

Ore taa ena na ebae sidai oleng',amu ah ore kulo keek na kirishayieki pemeurori, ashu pemepetaro ainyala naaji, neeku ebae sidai ena, to ah tenasiai, sidai oleng' ena enasiai nataasaki tene.

ore ena naa enkare, enkare orpaip najingita enkate aa e olchorro

Ore temurua ang',naa ore nkinejik nai naijo kuna, nimikien iyiok. Ekiboloo ake, nikincho isiruai nelo anya benek, toontimi, naaje emetabaa neraposho, ashu metaba naa neeku teipa, nikishuku ang'.

ore te ena naa eunoto orkiek ashu nkaitubulu. naa ore nanu enaiko naji tenaitengen oltungani ashu tenaisum oltungani na mpaka peetii ine peedol neas toonkaik enyenak adolita pee eyiolou ataasa.